Mae en kuma otuo kendo mano nyisore king'iyo aluorano ineno lowo kae onge kata lum ma oime kendo iyudo ka jokanyo osegero kisima kuma ginyalo yude pi. Gima anyalo timo mondo akony jogi , achiel anyalo puonjogi kaka inyalo kan pi, pi machalo pi mar koth, pi mabironua koa malo miluongo gi dho ngere ni natural water. Kendo anyalo puonjogi mar kungo mondo pigno gnyalo tiyo go seche ma koth olal. Mar ariyo anyalo kunyo ni jogi sokni kendo kisima mondo gibed ka gituomo pi kinde ma pi onge. Pigni be kagiseyudo anyalo pion jogi kaka inyalo thiedhe mondo kik okel tuo negi, anyalo miyogi yedhe mopogore opogore miketo e pi. Gimoro kendo ma anyalo puonjo jogi en kaka ikungo pi, mondo kik kibed ka giketho pi kaluwore ni kuma gidakie en kuma pi onge mang'eny.

tedo kuon nakwongatimo ka noweya gi nyimine na matindo kendo ka ne mamwa nonyisa ni an madhi bedo kadhiloso negi chiemo magidhichamo saa abirio to kuon mokwongo manatedo ne en kuon manok ochiek gimomiyo notimre kamano ne en achiel yien manatiyo go ne numu mara riyo to be nokaketo mach malongo e kuon no gimoro kendo manotimore nakia dwalo kuon nokadwalo kuon nokakiko ikuon maber gimoro kendo manotimre ni kuon no nokodhiek mogo noromo ie . nawangora gi mogo maliet, mogo mokik gi pii mapod odhiek odhiek kapok kuon ochiek nawango go lweta kendo nago uwii kuon no be nwachamo kata obedo ni nok ochiek nwachame

Tok kisepono apoyo e yath, to inya iluoko toke komondi gi pi mamol, tok kiseluoke inyalo lose e yore ariyo mopogre. Achiel, inyalo poge ei kaka entieno gipote no inyalo poge kaluwore gi joma dwaro chame. Kata inyalo poke komondi migol pote maokono, tok kisepoke to ichak iluoke kendo gi pi mamol, kasto tok mano ekoka ipoge. Ei pogeno, inyalo poge kaluwore gi borne kata kaluwore gi kaka oyarre. Kendo sie tok kisepog, inyalo ekoka igolo kothenego. Nga'to ka ng'ato ma chame golo kothe, nitie jogo be ma oere gi kothe nyalo chame gi kothe to mano luwore gi, kaluwore gi ng'ato ka ng'ato ma dhi chiemo.

Ma en pur ma ki nyasani mitiyo go e puro alode kod olembe mopogore opogore kaka nyanya kendo e purni, kidwa puonjo ng'ato achiel ikuongo imanyo ogunia. To ogunia ma umanyo luwore gi ah alode nembni mag alode ma idwa pidho kata ka luwore gi odwa yudo yuto marom nadi. Ka en yuto mang'eny to umanyo ogunia maduong' ka machal gi matie picha kaeni. Ka useyudo ogunia to udhi umanyo lowo maber. Lowo maber gi pidho alode. Kik obed lowo ma en buru lilo to obed lowo mochiek lowo mosekete manyiwa chuth. Tok mano, lowono uolo ei ogunia, to kata obedo ni lowono nenitie gi manyiwa kuma ne entieno, unyalo medo manyiwa matin tok kuseolo gunia, kik utuch ok tuch oginia kapok ool lowo. Ogunia itucho tok koseol lowo nikech kautuche kapok ool lowo to lowogo dhi dhi piny te. Tok ka usetuche to uolo pi e lowono. Ung'iyo be kapino ochopo piny mar ogunia. Tok mano, kothe mopogore opüogore, eipurni kothe ikuongo ipidho kuma opogre eka ikeleka. Tok kisekele kae, to kothe mosedongo go, iketo ei otuchi otiuchi mantierego

Diek ipidho eyore ariyo mopogre opogre, e alwora achiel. Ah nitie kakipidho die dume, kasto nitie diek maki nyaluo. Die dume eh alwora ipidho e i kumolor kendo ei kumolorno e kuma gichieme, e kuma gibede. Kasto kogik gimoro godhiambo tinya wegi mondo giwuothi e alwora mantie ei dala kanyo. Ei kuma gidake no emikelonegie chiemo, kendo chiemb gi ok en chiemo moramora. Inya ng'ad negi nappier koya e puodho. Katinya nyiew negi chiemo ahinya okelnegi gik ma medo ah del, kaka nutrients gimoro kaka calcium leak, salt lea. Ah gimoro kendo, yedhe be inyiewo negi koya e Agrovet kasto ikelo ichwogi. E diek meke nyaluo, ogernegi kuma ginya dake kuma ginya ninde gotiendo mondo ogeng'gi kuom jokuo. Ah to kogik odiochieng' ti iwegi, iwegi mondo gidhi gikwa. En mana ni kinde ma ji opuro to itwegi gi tonde oko mondo gichiem kanyo. Mano e kakipidho diek e alworawa.

Tich mafwenyo e picha ni achiel kuom gik midwaro en ni ng'ato nyaka bed gi ng'eyo mar tiyo gi mashin no. Iluongo ni ng'eyo gi tiyo gi teknolojia ma ke nyasani. Ah gimoro kendo ng'ato nyaka ng'e ni mashin mitiyogo ni en gima beche ng'eny kendo nyalo kethore a samora mora. Kendo kokethre onyalo a miyo tich ma itiyo kanyo no odog piny. Ah gik ma inyalo dwa ni ng'ani obedgo, gige mag tich. Achiel en lawu mar rito dende, gi kisungu idendo ni lab coat katidendo ni coat. Kendo lawno miyo a seche mwatiyo ka kae bedni nitie buru moro manya lwar e lawu manorwako ma mare, to geng'o buru no. Gimoro kendo ma be inya dwaro ni ng'ani obed go ma kaka gi tich en wuoche. Kendo onegobdni gin gi boots ma olos mana ne tijni. Gimoro kendo ma nyaka ng'ani bedni nitie go kaka gir tich, en gik moko ma tindo tindo ma koponi mashin okelo wiye tonyalo loso go gik moko ma tindo tindo. Kaka screwdriver, nyakong'e kuma gini ah, mashin ni iyawo go swich kuma mashin ni iyawogo. Kata gik moko mopogre opogre kaka kokethre to ng'a igochone.

Ma en duka mar ja ohala kendo e dukani iyudo ka ja ohalani timo ohend ni ariyo. Achiel otiyo gi weche mag mpesa tiende ni weche mag loko pesa mantie e simu mondo obed pesa mar kalatas. Kendo ohala mar ariiyo motimo en mar uso gik moko mag garaj. Ineno ka nitie tiende apiko, nitie blada, nitie oil miketo ei nyamburko kendo en gi gik mopogore opogore ei ohala kanyo mouso e jo nyamburko to kata jo apiko. Ma apikni gi okethre kata ma apiknigi dwa ni olok negi gik moko. Gimoro kendo man gi nengo ei pichani, nitie ng'ani be i ohandeni ineno ka otemo dongre kendo otemo miyo obed maduong'.

Ma en jaduong' ma temo, eh, chielo puoth. Kendo ei chiedo no, iyudo kotiyo gi bao, kendo gik motiyogo kanyo en gik monya yudo e alworane. King'iyo bepe go inyalo neno ni gin bepe ma ok ogol e kar uso, ah miuso e ei taon. E gimoro kendo, inya yudo ka okuongo ochungo siro, kendo kosechungo siro tineno ka ogo bau madhiye alwora. Kendo king'iyo puothe no inya neno oduma e iye kocha. Tiende ni otemo chielo puodho mondo ah jamni machal gi, jamni machalo diek, ah machalo dhok mondo kik donji mondo okethne puodho. To king'iyo bathe koni be ineno kochiedo kuom pidho, ah kuom pidho yiende. Kendo ineno ka yien mopidho no ochielo puothe maber. Mano e gima timre e picha ka.

Magi jodongo mobet piny mondo ogogi picha. Kendo king'iyo kaka gichalo kata kaka gibuko yie tikgi to nyalo nyisi ni gin jodongo mag orieche. Kendo lewni ma girwako be nyisi ni gin orieche. Ah gimoro kendo king'iyo ng'utgi, gik moketnegi e ng'utgi, nyisi ni ne gin e romo. To ei romo ni ne en romo mar mor, ah kendo i tok romo mar morni ne gibet piny mondo gigo picha. Ah king'iyo tokgi be nitie jogo mochung', ah jok mochung' go ineno ni ntie joma tindo be ntie joma dongo. To e jomochung' go king'iyo rwakruokgi, nyiso ni en rwakruok mar romo ni. Nok en romo moramora, ne en romo mar mor. Ne en romo ma be ne dwaro rwakruok moro maber. Ah kendo kidhi mbele gi ng'iyo picha ni, to be inyalo neno ni jodongo moko oti, kendo gityo gi mkwajo kar wuotho gi.

Ah kapok ji ariyop odonje winjruok to ntie chike ma giwinjore kendo chike gi konyo gi e kinde ma gidhi bedo ka gintie kanyakla ni. Ah janyiewo ni ikwongi penje ka chike gi osesomo, kendo ka gimodwaro timono loro akaont no winjore gi chikego. Kose e chikego ne giwinjore ni akaont no inyalo lor mana bang' kinde ma o ne ondike chike kanyo. Ah kiyudoka gimodwa timo no owijnore gi chikego, gimichakitimo marariyo, isiemo ne ng'at monego ogochne. Kendo ng'enyne ng'a tiyo gi gik machal kamae ei ei kampuni en ng'at mochung' ne jonyiewo. Gidho ngere idendo ni customer care. Kendo tok kosegocho kanyo ting'ise ni ochiw gik ma nyalo miyo ng'ano ng'eyo ni en mano en. Gima chalo kaka namba ne mar ID, nambane mar ah nyinge manotiyogo mar donjo. Nambane mar sim, ah kod gimoro kendo mane nyalo bedo ni otiyogo mar donjo e akaont no. Ah tok mano, ja ng'at mochung'ne jonyiewo no bomiye ndalo moko. Ma ogoch bang' ibogochne bang' ndalo moko, tok ka kampuni oseng'iyo ka en gi gowi moramora kata be ka akaont no inyalo lor. Bang' mano to ibogochne kendo ibonyise ni mondo obi e tesen kanyo mondo gitiek gik matindo tindo monego gitim.

Ah ng'eyo ma en siro be ma okwongo e tijni en ni nyaki ng'e kakiriembo nyamburko. Nikech nyamburko emitiyogo e tero gik monego oter e kuonde mopogore opogre. Ng'eyo marariyo nyakibed ng'at mong'eyo rito sa, nyakabedni idonje tich e sama owinjore. Nyakabedni ni seche miriembo, iriembo king'iyo sa monego bedni ichope. Ng'eyo maradek, nyakabed ning'e wuoyo maber gi jonyiepo. Ningech kiwuoyo marach to bomiyo jonyiepo kik chak ti gi oandu ni mondo okel negi gikma kelo negi. Ng'eyo moro be nyaka bedni ing'e rwakori. Rwakruok kakirwakori nyalo miyo ng'at monyiepo kata ng'at miterone gigene mag ot kata gigene ma onego otigo monyiewo go. Nyamiyo ochakonyiep kodu kata nya miyo kik ochak onyiep kodu. Ah gimoro kendo ma nyaki ng'e, nyaka bedni ing'eyo kaki itiyo gi gikma itero gi. Nitie moko ma nyalo tore sa moro amora, nitie moko be mapek. Nyaka bed ni ing'eyo kakitiyo itiyo gi mapek, nyaka bed ni ing'eyo kaka itiyo be gi mago ma nyalo tore sa ka sa.

pichani ni nyiso town kendo ka ing'iyo tow ni to teknolojia ma nyasani osechopo ,kingiyo geche mantie kata geche kata ot moger ma picha ogoyoni kata odni be kichaki ng'iyo king'iyo ndarani en ndara molos maber kendo ineno ka dongruok nitie ei kuma ogoye pichani, bende ineno weyini mag sitima manyiso ni ka ler mana kaluwore mana gi sitima, kingiyo pcihani king'iyo mbele kanyo to be ineno ka gin gi saa moket dier town ni kendo saa no konyo jowuoth mar neno saa seche magi wuotho, kendo king'iyo piny kocha tiyudo ka gin gi ler michiwo e wanga yore midendo gi dho ngere ni street light kendo ler go konyo e arita gotieno seche ma joma tiyo nyaka otieno wuotho e yore go, kendo kichaki ng'iyo picha gi ineno kaka ji wuotho koya kaka ji a kumora chiel ka dhi ar ariyo ,gitiyo gi yo mar nyamburko midendo gi nying' moro ni matatu

Pur manakwongo timo ne en mar oduma, kendo pur owuon loso puodho newachako gimoro sa apar okinyi to watieko gimoro sa adek odiochieng'. A kanyo nwakawo yweyo kasto kinyne be nwachak wachiewo to wapuro. Tok kwasepuro to nikomo, seche mawapurono kwatieko kanyo kwatieko puodho achiel tikomo. Tok kosekom to a bang' ka cham manewase manokom osechako dongo to nwadoyo. Tok kwasedoyo to nwadoyo diriyo, nikwongidoyo mokwongo kasto nidoyo marariyo. Tok kwasedoyo marariyo to koro warito mwoto. Koro be pur manewakwongo timo, ah ah puodho nochiek maber. Kendo nwayudo oduma mane wanya bulo, maninya boki, katoduma manikano, nwayudo. Nwakano moko ei dero ot dala, moko be nwarego mwachamogo kuon. Moko be a nwakawo mwakonyogo jomoko moko noter e kanisa. Kendo anyawacho ni pur mokwongo no nopuonja abedo ng'at ma nyalo rito. Nikech oduma kawo dweche mohingo adek e puodho. Mano e gima anyawacho kanyo.

Abo kwongaket gik madwaro e tedo ni. Abo dwaro rabolo ma numu, abodwaro kabich, abodwaro karot, abodwaro mo, abodwaro a gima nya miya mach kata ka en gas kata jiko kata en kendo. Ah abolwoko rabolo go gi potgi no, kasto apokogi. Tok kasepokogi, seche mapokogino aketo mo e lweta mondo kik pi mag ranolo no mok e lweta. Kasepokogi tachakaketo pi alwokogi maber, tok kaseluokogi to akawo sufria na taketo mo, kaseketo mo taketo nyanya, taketo kitungu gi gik ma medo mit kaka masala. Tok mano to akawo rabondo tachielo maber e iye kanyo, tok kasechiele kanyo to akawo pi taolo, taweye mondo chwakre. E kinde mochwakre no, to bang' dakika matin, akawo karots manang'ado maber, ang'ado ang'adogi ang'adogi. To aketogi e iye kanyo, to gichiek gi rabolo mayom. Kabich be seche go yudo ka nachielo e sufria moro, aketo mo aketo kitungu aketo, kanyo okakete nyanya nikech karot ni koni. Ta chiele maber, tok kasechiele ka raboloni ochiegni chiek, tamede e iye kanyo. kasemede to gikikre kendo golo sup manyangafu.

Joluo nowacho ni kuma jodongo nitie weche ok kethree. To adier king'iyo pichani to ineno ji adek madongo. Ineno deye ariyo gi jaduong' achiel. To jogi nigi nengo ahinya e ngimawa masani. Achiel, gikonyo mondo kik wala timbe mag joluo. Timbe mag joluo mane itimo chon, iyudo ka sani, wan jomatindogi wang'iyo gi teknolojia, kendo wiwa wil gi timbegi. Mar ariyo jogi chiwo paro kendo ka familia omoko, nitie kamoro matek kata ei gweng' to gin ema ipenjogi penjo nikech iwacho ni kaka ng'ato medo bedo maduong' ekaka oneno mang'eny. Be eneno mang'eny no imedo bedo gi ng'eyo. Mar adek, jogi miyowa mor kendo ka idhi limo dau to iwinjo ka mor kendo hera ma gintiegono miyo chunyi bedo gi ilo. Mogik anyalo wachoni jogi be chiwonua, seche mia kwath to kech kayi iyudo ka dayo miyi chiemo moro ei jikon kocha to ichamo. Kendo kwaro be puonji gik matindo tindo monego bed ni ing'eyo kaka loso dero, kaka kwayo dhok, kaka bedo giji bende kaka sero nyiri.

ma pith maua gi yiende matindo tindo minyalo ket e aluora mar ot kendo ikwto gi e aluora mar otno gikelo ber kendo gimoro wang' kendo gimiyo chuny bedo mo il kendo gikonyo e luoko e yamo mantie ei aluora mar ot gimiyo wa yamo mwa yueyo kwa tero iye to bende yamo mwa golo oko gin ema gikawo,a pith mar maua gi gi yiende matindo gi luwore gi kuma tiende chope kendo kingiyo tago moket gie opogore opogore mantie bado korcka chwich en tiende chopo mabor ema omiyo okete e tago maduong' mano be chal gi maluweno gi mar adek no ,mar angwen mopogre gin tiegi chopo mana ewi lo kanyo, kingiyo angwen mabadhe koni gi inya keti ei ot kata e dirisha mondo gikel ber ei ot,a to kingiyo adek mabada kor ka chwich, mago inyalo ket oko e wanga yo matelo ne dhoot maduong' mondo gikel ber ne welo madonjo.

Magi joma chuo moting'o rawerni gi joma dongo matin kendo e rwakruogi inyalo ng'eyo ni gin jo Mwarabu kata jo Islam. Gigo picha kendo ka girwakre inyalo paro ni gia elemo eodgi mar lemo miluogo ni msikiti. King'iyo pichani, ogoye kajogi orwakre maber kendo rwakruok gi nyiso ni kaok gia elemo to gia kumoro maber kendo kuma giayeno en romo mane dwaroni mondo ji rwakre maler. Ei pichani nitie ng'at maduong' achiel morwako angolo kendo obet gi yo kachien. Joma odong' go gin joma tindo kendo joma pod rawera.

Sombo pi gi punda konyoji, achiel mondo giyud pesa kata manyonge maginyalo konyorego odiechieng' ka odiechieng' etijegi kata e dwarogi mar ot. Mar ariyo, okonyi mondo iyud pi ot, inyalo teero pi eodi. Mar adek bende okonyi mondo irad gi ji. Nikech ka iuso neji pi to jok ma udhi radogo udhi bedo osiepe, kendoo mani miyo ka tich moro owuok kumoro to inyalo yudo ng'ama nyalo luongi. Mar adek opuonji puonj mang'eny achiel en bedo ja ratiro, kata bedo jarit nikech pundani nitie elweti nyaka ing'e kuma odhiye, gima odhi chamo gi gik moninde. Nyaka bed ni kiny kichiew to ing'eyo kuma idhi yude. Kendo ochako opuonji kaka onego bed ni itiyo gi ji, nikech nitie joma nyalo konyi to inyalo tiyo kodgi marach. Kaka pundani konyi mondo iyud pesa ma inyalo ntiyogo odiechieng' ka odiechieng‘, nyaka ibed ning'eyo kaka itiyo kode king'eyo ni kinyne be odhi konyi. Mogik ma tich mar sombo pini konyigo, eting'o kubnigo miyo dendi bedo gi ngufu kendo ibet ng'at moikre ni tich moro amora mobiro.

ah kampuni ka kampuni nigi nembni ma gigochone go jonyiewo gi. Mano achiel kuom gik minyanyisogi mondo ging'e ni me u ma ubogocho negi go. Ka opo ni udwaro mondo gikonyu e gi gimoro kata kopo ni nitie wach moro monego bedni unyisogi. Marariyo, puonjgi ni ng'at moramora ma kwayogi gigegi ma onegobednopandi. Gik moko kaka namba mag ID gi, namba mar sim, kata pin gi mag gi kuma gikane pesa, okonego bedni gichiwo. Nikech kampuni maru ni e kinde mane jogi dikore nosemiyou gik machal kama. Gimoro kendo ma ginya ng'eyo ni ng'ani wuondre, en nga't moramora ma kwayo gi pesa. Nikech kampuni u ni kopo ni nitie tich ma bodwaro pesa, to ntie kumindike. Kendo ginyadhi kanyo kendo ginya ng'iyo pesa midwaro. To bende kik giyie ni pesa monego gichul no gioro e namba no. Nikech kampuni, pesa ok or e namba ng'ato, but iore e kampuni, iore e akaont mar kampuni. Ah gimoro kendo ma ginyalo, inya nyisogi en ni kik gibed jo gombo. Ni ka ng'ato onyisogi ni ginya yudo pesa ni to gichiwo gimoramora ma ng'ano dwaro. Kik bed joma gombo, gibed jomohero tich, kendo gihero pesa miyudo e yo maraka e yo maratiro.